Kũhe ciana citũ iheyo rĩrĩa cieka wega macukuru-inĩ nĩ ũndũ mwega mũno tondũ, nĩ ũndũ ũteithagia ciana icio gũkorwo cigĩthiĩ na mbere na gũĩka wega, na cigakorwo cikĩona atĩ nĩ cirakenererwo hĩndĩ ĩrĩa cieka wega, ũguo cigakĩnorwo nacio na kuongerera kĩyo kĩrĩa mararĩ nakĩo, hĩndĩ ĩrĩa marakoragwo magĩka igeranio ici, kana maũndũ maya, ningĩ ciana icio nĩ cikenaga mũno nĩ kuona atĩ, andũ arĩa mehakuhĩ nao nĩ maramarũbũyia na makamakenerera hĩndĩ ĩrĩa mona nĩ meka wega, ũguo ciana icio cigaikara ciũĩ atĩ, ona gũthiĩ atĩa nĩ cirarũbũyio, onaniĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ cukuru, nĩ twa, nĩ ndaheyagwo iheyo nĩ aciari akwa na magakena mũno nĩ kuona atĩ niĩ nĩ ndĩrakorwo ngĩka wega makĩria, hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo ngĩheyo iheyo icio, ũguo magakena na magathiĩ nambere kũhe iheyo icio, ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ndaheyagwo iheyo icio, o nĩ ndakenaga to nĩ ndamenyaga aciari akwa nĩ mara nĩ marakenerera gwĩka wega kũrĩa njĩkĩte.

Kompiuta nĩ cirĩ macini ĩkoragwo thĩiniĩ wacio ĩrĩa ĩhuhaga rũkũngũ na ĩkarũruta nja, nĩgetha macini icio citũre ii njerũ. Macini ici nĩ cikaraga ciĩna riri mwega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa macini ĩyo ya kũhura rũkũngũ yarũhuha, macini ĩyo nĩ ĩikaraga ihinda iraihu na ĩgakorwo ĩkĩgitĩrwo kuumana na mogwati ma gũkorwo ĩgĩthũka. Ningĩ macini ĩyo ya kũhura rũkũngũ nĩ ĩteithagĩrĩria macini gũkorwo ĩkĩhora, tondũ hĩndĩ ĩrĩa macini ĩngĩkorwo ĩkĩhũthĩrwo no ĩhiũhe. Hĩndĩ ĩrĩa macini ĩyo ya kũruta rũkũngũ ĩgũkorwo ĩkĩruta rũhuho rũu rwa kũruta rũkũngũ, nĩ rũgũteithia macini ĩkorwo ĩkĩhora na ĩkorwo ĩkĩruta wĩra ũrĩa ĩbatiĩ. Ũguo macini ĩyo ya kũhura rũkũngũ nĩ ĩbatiĩ nĩ ĩteithagia na nĩ ĩkoragwo hau, nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa macini ĩyo ĩngĩkorwo ĩtarĩ na macini ĩyo ya kũhura rũkũngũ kompiuta no ĩkorwo na thĩna rĩngĩ wa kũaga kũruta wĩra ũrĩa gũbatiĩ, nĩ ũndũ wa kũhiuha kana rũkũngũ rũu.

Nĩguo ũkorwo ũkĩmenya atĩ, ũreruta na mũtaramu ũrĩa ũkĩnyanĩirie ikĩro cia gĩthomo kĩa thitima, nonginya akorwo ũkĩmenya ũrĩa arahũthĩra indo ciake cia wĩra, nĩngĩ akorwo akĩmenya ũrĩa thitima cikoragwo cigĩthondekwo. Ũguo mũndũ tocio noakorwo agĩgũteithia, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkuona ũrĩa areka, no ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũgeka hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ, handũ wa gũtinda ũkĩmwĩta. Ningĩ harĩ nao ũngĩkorwo ũmenyanĩte nao wega ũũ atĩ, ũrĩa mareka noakorwo agĩgũtarĩria na agakũĩra ũrĩa ũbatiĩ gũĩka hĩndĩ ĩrĩa ũngĩona kaũndũ takau rĩngĩ. Nĩngĩ kwĩna arĩa mangĩkorwo magĩkwĩra ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩthoma ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũcio wa thitina. Na ũgakorwo ũgĩteithĩka tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo ũgĩthoma kũhĩtũkĩra mũrata ũcio, noũkorwo naũguni hĩndĩ ĩrĩa angĩkorwo atarĩ hakuhĩ, tondũ noũkorwo ũgĩthondekera handũ wa gũtinda ũgĩeterera akorwo agĩũka.